Eng yotuyo, agere biik chemii uwanja. Icheket, kemut uwanjet ole sirat, ole birir, akotindoi lainwek che lelach. Kora, ko biik che mi tai ko kelcah ngoroik che buluu. Icheket, ko kelach ngoroik che buluu kongete met akoi kelyek. Kora, biik che mii tugul, ko kelach ngoroik che tuen ak kweinik che lelach. Eng bichutok, komii biik che kelach kiroisishek. Ko alak, karat metoek korate ngoriet ne lel. Eng tait nywaa, komii biik che sute tuguk che kanam eng keunek kwak. Kou nemii kwen, ne kelach ngoroik che, ne kelach ngoroik che tuen ak kweinik che lelach, kosute sirutiet ne kakisir Tana River County. Ko nemii tait nyii, um nemii tabanda nyii, kelach ngorietab, ngoriet ne buluu kosute ineee benderet. Kora, komii biik chemii let nenywanet. Togu bichutok kochang, chekemutu uwanja.